Kang'iyo picha ni, picha ni nyalo bedo gik moko ariyo. Mokuongo, onyalo bedo ni ng'ato ose aa e bank, kuno pesa, koro ogolo, odhi go timo biashara ne. Kata, nyalo bedo ni ng'ato owuok e biashara, oting'o pesa mang'eng' moseyudo, koro otero e bank.

Maendi en projector to projector no inyal puonji tiyogo e mbui

Gima biro e pacha ni ma daktari, aah to maendi jatuo. Koro jatuo biro e osiptal nwang'o thieth.

Magi endi gin bags to bags gi itiyogo, ilosogi ,losogi gi sisal, ilosogi gi tuoro. Ikawo tuoro tituoyo tuoro tilosogi.

Kaneno kayo aneno nitie miyo ma ilosone lake. Seche moko lake lit, seche moko odwani oluok lekege mondo obed rachar

aneno tinga kanyo to tinga ber ober kabisa e seche puro seche pur niwach nitie nitie aluora moro ma lobgi tek mapuro gi kwer kata gi dhok tek koro tingani ber niwach tinga konyo miyo tich bedo mayot.

Aneno ka jo media puonjo jii e wach buola niwach buola en tuwo marach maneko to ka dhano mang'eny obedo, kapo ni dhano mang'eny oyudo buola to ging'e kaka chal to gi kaka ok ginyal konyo.

Magi jotend customer care. Nyalo bedo jotend Safaricom kata Airtel. To gin gi bura gi jopiny. Ginyalo bedo ni gipuonjogi mag gik manyien ma gidwa kelo e market.

Aneno nyathi, nyathino chal kotuo, ochal ngama tuo, koro en e ward, koro jo alworage obiro lime koro gigo mbaka.

Kanyo aneno alwora achiel ma nyalo bedo en alwora Kenya. To bende en gi jalimbe ma mzungu mobiro e, mobiro e park neno

Tijni nigi nengo e aluora niwach ober, en nyange mar nyithindo ma yawuoyi, itimo, koro nyange ber niwach konyo ka gidongo mondo kik giyud tuoche moko ma tuoche minyalo yud tobende nyange ber tang'oni, in koro in dichuo, iwuok kuom bedo nyathi ma wuoyi matis to koro in dichuo mang'ongo inyalo bedo gi dhako gi nyithindo

tij Daktari en tich maber kabisa, nikech kisebedo Daktari mokwongo ithiedhoji, kisebedo Daktari ithietho kamoro kasto iduogo itiyo e osiptal aluorani bedo daktari bedone yot bedo gi pesa koro pesano inyalo kawo tokonyi tokonyo ngimani to gi aluorani ni tee.

Simu nigi nengo e aluorawa niwach simu ber, simu iinyalo ngeyogo gima ikia, simu konyi oro kata kao pesa, simu konyi oro kata kaw pesa, simu konyi wuoyo gi ngato kata ngat mantie mabor mantie maoko, simu ber konyi gochone ngato inyalo tugo games e simu sama ionge gima itimo, simu ber omiyo ingeyo gik manyien matimore e buo piny

Maendi en supreme court to supreme court en court miyalogo jodogo kata jok motimo richo. Iterogi e court tiyalogi. Bang' yalo gi iyudo ka gitimo gima gitimono kata ka ok gitimo.. Koro supreme court ber.

Ma aneno Wangari Mathai, to Wangari Mathai ne en mama ma maber kabisa e piny Kenya kae. Ne opuonjo ji kaka ipidho yien, kaka itiyo gi yien maber to kendo ne ohero ne ohero bunge moko modhi.

Picha ni, aneno, Chief Justice Koome, ka security ne, ng'ama make, ng'ama tae, ogol e tich.

Mae nyathi manyako mantie e saloon. Ma salun ma rasta,e olosne rasta ne maber otimimne gima waluongo ni retouch tolosne yier wiye maber tokowir wiye ler.

Kiwachoni idwa puro nyanya gi rabuon kamoro achiel ber niwach puro nyanya gi rabuon chal, koro mokuongo gimiyi tich mayot, mar ariyo idhi yudo, idhi yudo profits diriyo niwach iyud ir nyanya gi rabuon kata ka ipuro mar chamo e ot ibo yudo nyanya gi rabuon seche, seche achiel

Mago gin polise to gima oting'no chalo ka dhano mothoo. Koro samoro baba moro cha owinjo ka nitie gima dum, arufu, toluongo polise to kagibiro to giyudo ka nitie dhano kanyo mothoo, samoro onege, kata samoro lee mek bunge ochame.

Tij riembo gari ber niwach kade waonge drivers mariembo gari dibedni ok wanyal dhi kamoro achiel piyo piyo kaka wadhi tinde, chon dhano ne wuotho gi tiendegi ka gidhi mabor, sani kaka gari nitie, inyalo dhi kamoro to kata kaen kama bor, ichopo mapiyo nikech nitie gari, koro tij gari en tich maber kabisa

Mano endi en conductor kata driver mar gari to mano gari matero nyithindo skul. Koro gari ber niwach especially gari skul ber nikech okawo nyithind skul kamoro achiel totero nyithindo nyaka gate mar skul kata moko mawuok nidhi skul tok chop skul ka chopo skul niwach gari nitie oko kanyo, gari ritogi koro onge kaka ginyalo bwoth magiringi maok gichop skul.

Kang'iyo pichani taneno mine mamor kabisa minegi omor ahinya niwach giuso, gin echiro giuso to gik magiusogo ber, rabolo nikacha inyalo ng'iewo idhi eot ited, ited nyithindo ocham. Nyanya nikanyo gimidwaro idhi ng'iewo ok ochuno ni tinde ipur gimoro ekichiem, sani inyalo dhi adhiya echiro ting'iewo gimidwaro tidhigo eot titedo. Kang'iyo pichani taneno mine mamor kabisa minegi omor ahinya niwach gine, giuso, gin echiro giuso to gik magiusogo ber, rabolo nikacha inyalo ng'iewo idhi eot ited, ited nyithindo ocham. Nyanya be nikanyo gimidwaro idhi ng'iewo ok ochuno ni tinde ipur gimoro ekichiem, sani inyalo dhi adhiya echiro ting'iewo gimidwaro tidhigo eot titedo.

Kaendi aneno ka nyalo bedo posta. Koro posta dhi kanyo, ng'ato nyalo oro ni osigo, tidhi kanyo tikao osigo ni, maonge ng'ama thagi. Koro posta ber niwach en jotich sirkal to en tij sirkal.

Inyalo tiyo gi yor mar ikunyo bur kasto iketo, iketo manyiwa kata iketo, kasto iketo seedling e puodho too dhi twi

Kang'iyo barua ni maber to aneno ka en scholarship. Sholarship en moro mi imiyo n nyithi kiye kata nyithi ma ok nyal chulo school fees to en wach sirkal koro sirkal omo scholarship kata bursary ma konyo nyithindo nyalo bedo ko oa e lwet sirkal kata e lwet bank direct ma konyo nyithindo nitie nyithindo moko ma kiye ma otimo maber e skul to onge school fees koro bursary gi scholarship konyo gi.

Maendi wanyalo luongo ni transformer koro transformer nigi nengo ni wach transformer ema omo, ema omo stima koro ka transforme ni machiegni to mano tiende ni aluora no ni gi stima to stima ber ni wach stima konyo pinyni.

Mano kompyuta to kompyuta ber ni wach kompyuta sani miyo tich yot ni wach ka in secretary to chon ni ibedo piny to indiko gi moro amora e lweti to gi ma wach to gi maber katimre to ipango gi moro amora e lweti ki indiko, to mano ne en tich matek to okao seche mang'eny lakini sani in gi kompyuta ibet abeta piny to idiyo iwinyo gik moko to idiyo to okawo seche matis to gi ni bedo kanyo, nyalo bedo kanyo ngima ni tee ki iketo aketa e file kata e folder maber Mano kompyuta to kompyuta ber ni wach kompyuta sani miyo tich yot, Wawach ka in secretary to chon ni ibedo piny to indiko gi moro amora e lweti to gi ma wach to gi maber katimre to ipango gi moro amora e lweti ki indiko, to mano ne en tich matek to okao seche mang'eny. Lakini sani in gi kompyuta ibet abeta piny to idiyo iwinyo gik moko to idiyo to okawo seche matis to gi ni bedo kanyo, nyalo bedo kanyo ngima ni tee ki iketo aketa e file kata e folder maber

Maendi en E-Citizen, to E-Citizen en gimoro ma ki ki kidiyo to iketo information ni omoni information ni tee kata gimoro amora ma idwa ngeyo kawuok e sirkal

Mago polise ,to owang tail mbele kacha ,ma chaloni ndalo ng'anyo, onyalo bedo ni gi ng'anyo kata nyithi sikul be ng'anyoga seche moko, daktari ng'anyoga kata nyalo bedo ng'anyo moko mag siasa ka ,nyalo bedo ni jopuonje ema ng'anyo nyalo bedo gimoro amora lakini en ng'anyo

Mano kangiyo to en gari to en gari maduong onyalo bedo gari, gach sirkal to nyalo bedo ni omoko, omoko e ndara koro irito mechanic madhi biro to dhi lose bang’e mondo wuoth odhi mbele dhano chop kumane gipango dhie mokuongo kapok gari oyudo accident moro matin ,samoro pums orumo e tai l koro girito mechanic

maendi en pesa to pesa miyo ng'ata ng'ata mor epinyni. Kata kituo sani tiyudo pesa moro matin e simbi imor amora pesa ber pesa nyalo konyi pesa gero dhano pesa gero ute pesa tero nyithindo skul pesa ber.

Maendi chalo gima iluongo ni Screenshot, to screenshot en kiwuoyo gi ngato e simu e mbui nitie gima iluongi ni Whatsapp, koro mano nyathi ma wuoyo gi min gi e mbui kokalo e Whatsapp

Kiwacho adier puonjo nga'to kaka inyalo oro kati inyalo golo kata kakinyalo kano pesa e Mshwari kata kaka inyalo yawo Mshwari kata kaka inyalo chudo gi Mpesa ok tek kabisa en gimayot ikawo akawa simu ti ithiye sim two to toolkit omoni gini to ipwonjo nga'to to ber ni wach kisepuonje to nga'no nyalo kuno pesa e simu mondo kata ka oromo gi jokuoye kata ka omaye simu pod othiyudo pesane e simu

Kaneno kae to aneno ka mano jalemo to olemo ne nyithindo go nyalo bedo ni nyithindo go oyudo batizo kata ,kata gidhi timo penj, koro ilemo negi mondo gidhi gitim maber, kata ka nyalo bedo ka gituo koro jalemono lemonegi mondo giyud thieth piyo piyo

Maendi chalo kagima ng'ato dwa chulo gimoro kokalo e simu to dwaro tiyo gi bank. Koro imiye yore yore mopogore mopogore monyalo chudo go kata kaka onyalo chudo, to gimodwachulo no.

Magi joringo mag Kenya, to ka giseringo ka giyudo medals giduogo Kenya to giloso alworawa.

Maendi aneno jatend piny Ruto kagiyao police station manyien.

Maendi en tij gedo, to tij gedo en tich maber kabisa niwach kiseng'eyo to ok inyal nindo kech. Inyalo luongi timo tije moko mathiso thiso kae kata titimo

Aluora wa wan ok watim tijni niwach magi eki gin maseche towan luo, wan dholuo, koro tijni wan ok watim koro ok anyal ngeyo kaka itime e luora nikech pok adhiga e aluora mar masai maneno ka gitimo

Maendi karatas matango ni Brian odhi golo remo e osiptal ma St. Johns Rift Valley Hospital Gilgil. Koro odhi golo remo nyalo bedo ni ogolo remo ne ng'atgi kata ogolo agola ne ng'ato golo remo ber, nyalo konyo ng'ati kata nyalo konyo ng'at moro

magi endi kaneno gi chalo na jo NYS, National Youth Service, koro NYS en okawga nyithindo ma yawuoy gi manyiri matiso tiso ma koka otieko skul to NYS ber nikech ka ise join NYS to inyalo somo nono